Law ma ngatni orwako en law mane onyiew gi nengo ka en gi nengo. kachiel gi gik migo godo dasta gi chalo gik manigi nengo, gi kom mobeteni en kom manigi nengo. kingiyo gi gik motingo gik moko e mesa, kachiel kod fan makudho yamo kaendi nigi nengo gi kabat minyal kane gik moko kachiel kod ogudu ma gik gik monawe gik maachalo lewni

Jii wuotho achiel kachiel ka gitingo okapni e ng'egi kagipono godo olemo ma oseolo eka bange to gidhi gichokogi kanyakla kuma idhi sombgi gi lori kiterogi e chiro ma opogore opogore ka moko bende itero e kambi mopogore opogore eka olose bange. Eka bange koro olemo maselosi inya tigodo e chiemo kata kiloso godo yedhe ma opogore opogore manya konyo kuonde duto

Aparo chieng' tarik piero ariyo gabich desemba e higa mokalo. Ching'no ma idendo ni kaka chieng' christmas ma sikuku, e chieng'no e odiochieng' mane walao gweno ma omake ma onege. Eka bang'e, newa notede. Eka bang'e notede maber mokotne kado matin kwarito gotieno ma ng'at ang'ata ne koro rito mondo otokne kare kaka anywola. Aparo maber ka an notokna mana tiendege, to ne mor mang'eny ka ne wachiemo kanyakla gi joanywola e odiochieng'no miparogodo, sikuku mar kaka nonywol Yesu.

Yiendegi gin yiende manopidh kod omenda kiritogigo, kidoyogigo kendo kiolonekodgi pi magidongo ma gichopo kuma koro gichoponie. Kata kamano puodhoni bende nenore puodho ma odo mobedo mayom. En oti kod omenda kidoye kendo kipure ma obedo eko mayom kaka koro ochaloni.

Skunde mag sekondar mathoth sani e gweng' chulo omenda margi mag skul kokalo gi e Ecitizen maketo chudo bedo mayot kopogore gi chon mane chuno ni nyaka idhi kata e bengi koka itim chudo no. Sani iyudo ni Ecitizen oketo odhi mapiyopiyo. Kata ka ing'iyo mbalariany mathoth duto ka, gichulo omenda mek gi mar skul kokalo kuom Ecitizen. Mano maketo chudo bedo mayot. Ma kata janyuol ka en dala onyalo chulo ne nyathine omenda mar skul, ma ok ochuno ni nyaka odhi kuno. Kata otende moko kaka otende mek skunde, moko tiyo mana gi Ecitizen kuom chudo, machuno mamiyo ng'ato ka nga'to timo tije ma piyopiyo mok ochuno ni nyaka opang laini korka ochudi.